Jawer miluongo ni Prince Indah ni wuok egwenge mag Murumba village ei piny mar Ugenya, Siaya kaonti, kocha cha, owuok e egwenge mag Siaya , Siaya Kaonti ei Ugenya e gweng' m iluongo ni Murumba vileg.

Eh tijni dwaro saruru, dwaro tarimbo mar kunyo. To dwaro fut mipimo go bor mar bur, kendo dwaro kendo dwaro ndowo mitwomo godo lowo kigolo e bur. Mago e gik madwarre, gi jalo makunyo.